Mae en fulu kata wiu. Yo minyalo los go chiemo ni en mokuongo ikawe imoye gi chumbi motuo. Kise moye gi chumbi motuo, to ibro wang'e. Kose wang'e to ikete thenge to ibro ng'ado nyanya gi kitungu to iloke iloke. Bang'e ibokete thenge kendo. Machielo niendi en apoth. Apoth bende kosenng'adi ma orude, to ibo ole chak matin. Maradek kama kuon. Kuon ni be ibiro olo pi moromo jok ma idwanochame. Ibiro rito ma owal. Bang'e to ibiro dwale, iloke iloke. Kiseloke iloke kamano, to ibiro toke to iketo chiemo gi e san achiel mondo.

Mae en pidho yien. Pidho yien en gima ber ahinya, nikech kipidho yien, to yien kosedongo to okonyowa e yore mopogore opogore. Yien keto aluorawa kata muya mani kod luasi bedo maber. Kendo omiyo oyuayo nwa koth mondo koth ochwe. Yien nigi ber mang'eny ahinya, kendo kopidhe kaka opidheni, to mokuongo mar ariyo be inyalo tikode e loso gik mopogore opogore. Achiel kuomgi en buge. Inyalo tikode loso kalembe. Inyalo ti kode loso kombe. Inyalo tikode loso gik mang'eny ahinya. Koro pidho yien en gima ber ahinya, nikech kendo kopuonjo nyithindo kaka rowere matindogi, kaka onego pidh yien to gibiro konyo e ndalo mabiro.

Ma endi en nyasi mobagi mag jotendwa. Aneno jatelo ma Homa Bay miluonngo ni Moses Kajwang'. Kuma gintiere ni gin gi jopiny. Kendo gigoyo mbaka. Gilagore e weche mopogore opogore. E weche machando jopiny kata weche machando sirkal. To karango kae malong'o, chon ne ok oyienegi bago nyasi aina ni nikech jatend piny ma Kenya machon, ne ok oyango bago nyasi mar romo gi jopiny. To kaka aneno masani ni, to gin ginyalo bedo kanyakla gi jo piny magigo mbaka ma jopiny wach negi gimachando gi. Koro nitiere yore be mang'eny mopogore gi mano ma oselokore ahinya ndalo machon gi ndalo masani. To mago ema